E pichani waneno diel kanitiere e kul kata kare mar nindo. Dielni onindo kae kendo en diel maduong' ahinya. Kang'iyo pichani aneno ka weche mag pur kod pith mag jamni dhi nyime. E pichani wayudo ni japur moro opidho diel kendo dielni oketo kare mar nindo kata kul ma diel ninde. Bende weche mag ohala nyalo bedo nio neno kae nikech japur nyalo uso dielni kendo bang' koseuse toyudo pesa monyalo konyorego e ngiomane mapile pile. Bende waneno weche mag rito alwora mari. Kul kumadiel ni onindeni ok en kul kanyo maler, kendo waneno ka kulni olil ahionya kotimo minyaga mago mag dielni.

Ka aneno pichani to aneno sufuria ma omak koda kamata kata ramak mar sufuria. Kendo sufuriani oket piny e tile. Ka aneno pichani to weche mag tedo kaachiel koda chiemo biro e pacha. Kamata kata ramak mar sufuria imakogodo sufuria sama itedo kata sechego ma sufuria liet ahinya, kendo e pichani wanyalo yudo ni jal momako sufuriani nyalo bedo ni otedo e sufuriani kata omuro e pi kendo sufuriani liet kendo ok onyal mako gi lwete. Weche mag chiemo biro nikech sufuria itiyogodo e tedo chiemo mopogore opogore kendo nyalo tedo chiemo ma dhano nyalo chamo maber ahinya. Bende waneno weche mag ler nmar sufuriani kwanono iye to waneno ka sufuriani ler ahinya kendo orite maber.

Ka ang'iyo kae to aneno picha moting'o jogo endo machon kata ka bende girwako lewni mago machon. Pichani kang'iyo to wach mar loch kaachiel koda ohuru mar Kenya koa e lwet jo wagunda ema biro e pacha. Waneno ka pichani temo nyisowa ni kokalo e are higa mar eluf achiel prapar aboro prochiko gabich nyaka higa mar aluf achiel mia ochiko gi prariyo, Jokenya ne nie lwet jo wasunge kendo jo wasunge ne temo manyo lo maber e pinywa mar kenya mano ma ginyalo puro. Kendo waneno ka pichani bende temo ng'isowa kaka jo Afrika nogol e puothe mabeyo beyogi kendo oketgi kanyakla achiel kuondego ma ongorore mane ok ginyal timo e tijgi e yo malong'o. Mar adek pichani bende nyisowa kaka jo wagunda nokelo jo India kowuok e pinyno mano mar India mar mondo oger reru e pacho kae. Reru mano mane inyalo lu koda gach reru kendo jo India ne ogero reru e pacho kae.

E pichani aneno mine adek machalo ni mine gi gin jofuamb weche, kendo minegi temo lero kata ngiyo gik moko manie otas ma gitingo e lwetgi kendo gitemo lero gigi ne jowinjo mag gi, mar mondo gipuonj jowinjo mag gi mawinjogi seche ma gifwambo weche. Nyalo bedo ni jowinjogi winjogi kokalo e yore mag tudruok mago mag sime kata e yoregoeko mag redio. Bende e pichani waneno ka jogi gin jogoeko ma osomo nikech waneno buge ma opogore opogore kachiel koda otase ma kendo ogi nyalo somo mar chiwo ler malongo kendo mano makare ne jowinjo mag gi. Waneno ka mine adek gi bende nikod auja mano makonyogi e yor wuoyo kendo mar mondo mi weche magiwacho owinjre matek kendo e yoo makare. Manyisoni mine adek gi gin jofuamb weche ekar fuambo weche moro e pacho kae

Mar mondo iyud kadi mar Maisha nyaka iedni ichopo e okang madware mar higa, kata nyaka bedni in gi higni madwarore kendo in osengeyi kaka jadak mar aluora moro. Kuom ranyisi nyak aibedni ichopo ja higni apar gaboro kendo kata jaduong mar gweng ongeyo ni iya e gweng no. Mar ariyo donj e mbui mar jo Maisha kendo ibo yudo otas mar oro kwayo mari kata bende inyalo dhiyo e ofise mag sirkal ma opogore opogore minyalo yudo e otas mar oro kwayo mar Misha no. Kiseyudo otas no, jas otas no kaka dwarore kendo iket obok magi madwarore kotingo kanyo obokeno mar opande mari kachiel gi mano manyisoni in ja gweng moro. Kisejaso mago ma iketo obok ma dwarore, or kwayo mari kendo irit ibiro nyisi kanyoendo ma ibiro dhi ome Maisha kadi mari kabiro bet ni kadi no osewuok kendo ibiro dhi ome

Teknologia ma nyasani osejiwo somo e aluora na e yore mopogore opogore. Teknologia ma nyasani osemiyo somo obedo mayot ahinya. Kendo ng'ato ka ng'ato nyalosomo gimoro amora modwaro kata gini endo mogombo somo sa asaya gi kumoroamora monyalo some. Bende teknologia ma nyasani osejiwp yudo somo kata puonj moro amora midwaro kumoro amora midwarie. Kendo ng'ato nyalo yudo gik modwaro kata weche go modwaro monyalo timogodo nnonro e yore mopogore mopogore kowuok kuom teknologia ma nyasani. E teknologia ma nyasani ng'ato nyalo tudore kod jopuonj mopogore opogore mawuok e pinje mopogore opogore kendo konyo mar mondo mi ng'ato oyud ler mar gino modwaro somo e yore mopogore opogore kowuok kuom jopuonje e piny mangima. Jeknologia bende jiwo mar ji kata jopuonjre konyre e yore mopogore opogore kata e yore ma gichiwo go ranyisi mag gigo ma ginyalo puonjo. Mamiyo ng'ato kumoro amora nyalo yudo gigi kendo konye.

Jolando kod fwambo adek ma ahero winjo ahinya gin kanyo koting'o koda Symprose Okinda, Trevor Ombija kaachiel koda Festus Amimo. Jolandogi, Trevor Ombija lendo e wang' jowi mano mar Ramogi TV,kendo wang' jowini lendo katiyo gi dhok mar onagi kata dholuo. Kendo Trevor sa malendo to tiyo gi dholuo maler kendo makare, kendo olendo e yor no mong'ith ma ng'ato nyalo winjo, kendo ma ng'ato winjo e yono maler kendo makare. Festus Amimo lendo e redio mano mar Mayienga. Nyakalondo mar mayiengani, Festus lendo kendo Festus kelo puonj ma opogore opogore e okinyi e sechene ma otimo lendo mare. Festus kelo chenrogo e koka kamano mar klas mar adult ma puonjo jogo madongo. Kendo Symprose Okinda en ng'ama miyo malendo e yo makare ahinya. Kendo lendo mar Symprose Okinda jiwo mege kata nyimine ni gin bende ginyalo timo tich mar lendono e yorno makare mong'ith.

E pichani aneno ka jomoko nie pii kendo gin kar goyo abal kendo ka angiyo ahinya to aneno ka en kinde mar krismas. Pichani nyisowa kaka jii goyo abal e pii. Gima omiyo ahero wach mar goyo abal en ni sama ugoyo abal ka un jii mangeny okelo mor ahinya, bende ka ok in jalno ma onge, kata mongeyo makare yore mag goyo abal, to nitiere gima inyalo miyi mamoyo ibede ewii pii malo kendo igoyo abal e yoo makare maok inyal nimo ei pii. Goyo abal en achiel kuom tuke go eko mabende itugo e pacho kae kachiel kod e pinje maoko kendo en tugo noendo makelo pesa mangeny miwuoro ahinya. Gima omiyo ok ahero weche mag goyo abal en ni ngato maok ongeyo goyo abal e yoo makare nyalo gado pii kendo bang ka osegado tpii o ngano nyalo tho kanyo kanyo kendo ma omii ngato wit ngimane. Mae kelo lit koda kuyo e sekta noendo mar tugo kachiel kendo kelo ne anyuola lit kod kuyo

Jawer miluongo ni Prince Indah angeyo makare kendo nying mar Prince Indah en nyinge mar oledhi kata nyinge mar thum. Price Indah iluongo ni Evance. Kendo Prince indah wuok e kaunti ma Siaya ekar chung od bura mano ma Ugenya. Jawer miluongo ni Prince inddah wero wende mag dholuo mago mag ohangla kata midendo ni ajawa. Prince Indah en jawer mano mongith ahinya kendo en jawer mosewero wende mangeny mago mag dholuo mago mag ohangla. Pince indah nikod wende mangeny ma iwinjo e pinywa mar Kenya kae kachiel kod pinje maoko nyaka e piny mangima. Prince Indah en jawer man kod huma kendo ongere ahinya kuom wendene ma owero gi. Prince indah en jawer man kod min ot miluongo ni Winnie kendo aye kaunti no endo ma Migori, kendo en gi nyithindo ariyo ma nyako kachiel koda mano ma wuoy. Prince indah bende en jathum mosepuonjo jothumbe moko wer kendo otingo badgi malo mondo gingere ahinya e sekta mar wer

E pichani aneno mine adek ma orwako lewni machalre, kendo kae mine adek kata nyiri adekgi omor ahinya kendo gimor ma ginyiero kendo lakegi neno. Nyirigi osuko e yore mopogore opogore. Bende chalni nyirigi ni e nyasi moro, onyalo bedo ni en nyasi makelogi kanyakla, kata nyasino endo mar arus, nimar nyirigi miel kendo gimor ahinya gi ginoendo magitrimo. Bende e pichani waneno ka otim dusruok ne hema majibedoe kendo hemani ondis majaber ahinya gi lewni mopogore opogore mag duso hema. Bende kae waneno ka ji ng'eny, ntie jomadongo kaachiel gi nyithindo, manyiso ni en nyasi makelo ji kanyakla.